Tiengee kele tenderek ochon chetun imoche imin en imbarengung, kou ingemwaa kele bandek ii koyoche irat ak inde saana sikobit kosouo, kineu akine tenderekab mosongik anan ko ingendek anan kobek irote koraa ok inde saana sikobit koyomio, kotun yon imoche ikonor en imbarengung ibeimine asikobit kokonin rurutik kochanga akokoni keswek koraa kochanga tun yon imoche imin ii itoboni ile ichechu kokeswek cheoche tun amin en imbar kononondo kokonoretab minutik en imbar, tiengee kele koraa kominutik ochon chemaran kemoe tun imin en imbarengung ngo viazik anan oot korobwonik.